Gik moko osebedo ka idho nengo pile ka pile kendo gikelo dongruok kaka sani inyalo neno kaka mkate ni owire gik moko mamedo ndhadhu mare. Magi e dongruok mosebedo.